Nĩgetha ũkorwo ũrĩ mwaki wa nyũmba njorua, no nginya ũkorwo ũthomeire wĩra ũyũ, ũgakorwo atĩ nĩ ũthiĩte korĩnji, ũgathomithio ũhoro wa mĩako. Tondũ mwako nĩ kĩndũ gĩkoragwo kĩmenyereirwo mũno, tondũ ũngĩka mwako ũũru nĩ ũkũmomoka na nĩ ũkũraga andũ. Kĩndũ gĩa keerĩ wagĩrĩirwo wĩna kĩo nĩ mũingĩ kana andũ arĩa mangĩgũteithĩrĩria gũkorwo ũgĩka nyũmba ĩyo. Na kĩndũ kĩngĩ nĩ macini cia gwaka, na material. Ta mahiga, thimiti, ona mĩcumarĩ na mabati. Ici nĩcio wagĩrĩirwo gũkorwo nacio nĩgetha gũtuĩke atĩ nyũmba yaku, nĩ wamĩratha, na yarũgama wega kinyi.

Mbica-inĩ ĩno ĩronania metha ĩthondeketwo gatagatĩ ĩgathiũrũrũkĩrio na itĩ, na metha igũrũ haigĩtwo maaĩ, nĩ kuonania kwĩna mũcemano ũtanyĩtwo gũkorwo ũkĩhanĩka. Mũtu, maita maingĩ mĩcemanio teno ĩtanya, ĩtanyagwo ĩrĩ ya kwarĩrĩria maũndũ ma ũthii wa mbere wa bũrũri, kana wa kambuni, kana ona mĩcemanio ya mahoya onayo no ĩtabanagio na njĩra ota ĩno. Rĩu metha cii, yarĩtwo gatagatĩ andũ othe magaikara maroranĩte, nĩgetha mũcemanio ũthiĩ na mbere mũkĩonanaga ũthiũ gwa ũthiũ.

Mbica-inĩ ĩno nĩ ĩronania kana gakene mũno, kahũrĩte njimairũ nene mũno, gakĩonania laptop yako kana laptop iria twerĩirwo nĩ thirikari ĩrĩa ya hĩtũkire ya Uhuru Kenyatta, ũhoro wĩgiĩ laptop cia thukuru. Nĩ gwakinyĩte kahinda gũgĩtuĩka atĩ laptop ici nĩ ikũheyo ciana, cihote gũkorwo igĩthoma nacio na njĩra nene mũno, no ũndũ ũcio ndwakinyanĩire. Na thirikari ĩno ĩrikuo ona ihinda rĩrĩ no ĩkinyĩtie mĩario ĩkiuga atĩ nĩ ĩkũheana kompiuta cia ciana, na ũndũ ũcio ndũkĩrĩ ũrahinga. Rĩu mbica-inĩ ĩno nĩ ĩronania hena ciana nyingĩ o mũndũ ena laptop yake, mwana ũyũ wĩ haha mbica-inĩ ya mbere nĩ gũkenga arakenga, agĩtuonia ũria ahotete gũkorwo athondekete kompiuta yake.

Ndona mbica ta ĩno ndĩreciria mũthuri ũyũ nĩ mũndũ wĩrutĩire na njĩra nene mũno gũkorwo athondekete mkokoteni wake agakorwo nĩwe wĩandikĩte wĩra. Wĩra wake nĩ wa gũkuwa indo kuuma haha agatwara o harĩa hangĩ akona ũboco wake wa o mũthenya. Njĩra ta ĩno nĩ ĩkoragwo arĩ njega kũrĩ mbeũ njĩthĩ, andũ arĩa matatanyaga gũkorwo atĩ no kwandĩkwo metereire gũkorwo makĩandĩkwo mawĩra. Magakorwo o enyewe nĩo meandĩkĩte. Ũkui ũyũ wa mĩrigo na mũgogoteni nĩ ũkui ũkoragwo ũingĩrĩirwo wega mũno na njĩra nene mũno mũno matũũra-inĩ marĩa makoragwo na biacara nyingĩ, kana matũũra marĩa biacara ĩrutĩkaga na njĩra nene ta Nairobi kana mataũni ona marĩa mangĩ. ĩkoragwo ĩrĩ njĩra njega tondũ we nĩwe ũkoragwo wĩandĩkĩte wĩra ũcio. No ũmenye ũgũthiĩ atĩa, ũkũhe mburĩki atĩ hategũtinda ũgĩathwo nĩ mũndũ ona ũmwe.

Mbica-inĩ ĩno nĩ ĩronania University ya Nairobi na kĩrĩa kĩratuma menye nĩ University ya Nairobi nĩ tondũ logo yao nĩ ya thukuru ũcio. Thukuru ũyũ nĩ ũrĩ bata mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre wa andũ aingĩ nĩ tondũ nĩkuo cothi iria nyingĩ na iria cia bata ithomagĩrwo. Thukuru ũyũ nĩ ũkoragwo na arutwo aingĩ mũno mũno na nĩ thukuru ũkoragwo ũtongoretie mũno gĩtarũ-inĩ kĩa East Africa mabũrũri-inĩ mau mothe. Nĩ thukuru ũkoragwo ukoragwo ũhetwo gĩtĩo nĩ ũndũ wa wũingĩ wa andũ na mathomo makinyanĩru wega. Ũngĩenda mwana waku athome gũtirĩ thukuru ingikorwo irĩ njega ta Ũniversity iria ikoragwo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na ũmwe wa thukuru icio nĩ thukuru ũyũ wa Nairobi University.

Mbica-inĩ ĩno nĩ ĩronania mũini wĩ gatũ na njĩra nene thĩiniĩ wa Mount Kenya, rũthiomi rũrĩa rwaragia Gĩkũyũ. Hena mũini wĩtagwo Tony Young. Nĩ akoragwo oĩkaine na nyĩmbo ciake njega, nyĩmbo cia wendo, nyĩmbo cia mataro. Mbica-inĩ ĩno nĩ ũrona nĩ handũ kĩrabu-ĩnĩ, anyitĩte ngita na microphone ĩrĩ mbere yake, agĩthũngũtha na akĩinĩra andũ kĩrabu-inĩ kĩu. Nĩ aronania ena gĩkeno mũno kana akuĩtwo nĩ rwĩmbo rũu na njĩra nene. Tondũ ona ahingĩte nginya maitho akoya mũtwe igũrũ agĩthikagĩrĩria cama wa rwĩmbo rwake. Etagwo Tony Young.

Ĩno ĩkoragwo ĩrĩ macini ya gũthambia nyũmba kana macini ya kũhata nyũmba. Mũno mũno ĩtũmĩragwo kũhata nyũmba nĩtondũ ũngĩtũmĩra kĩhato kĩrĩa gĩa kawainda, gĩtĩhotaga kũhata makĩria tũmĩthanga tũrĩa tũceke tũceke tũkoragwo tũitĩkĩte mũgeka-inĩ. Na nĩkĩo macini ĩno ĩrĩa ĩtũmagĩra hinya wa thitima ĩtũmagĩrwo gũtũhata twoothe mũno mũno mũgeka-inĩ na mũgeka ũgathera nywaa makĩria mũno. Nĩ macini ĩteithagĩa andũ aingĩ mũno tondũ ndĩkĩrĩ minoga, yo ndũinamagĩrĩra mũno, ũnyitaga oũriũ mũirĩtu ũyũ anyitĩte mbica-inĩ, ũkahihinya button ya, ya kũhata we ũritinda ũgĩthiũrũrũkia mũgeka-inĩ waku kana ũgĩthiũrũrũkia nyũmba-inĩ yaku, ĩgathĩĩ ĩhatĩte tũgĩko twothe tũrĩa twĩhithĩte mũgeka-inĩ kana tũgĩko twothe tũrĩa twĩhithaga nyũmba kũrĩa kĩhato kĩremagwo gũkinyĩra. Nĩ macini ĩkoretwo ĩgĩteithia andũ aingĩ mũno na nĩ macini njega makĩria.

Mbica ĩno nĩ ĩronania andũ maikarĩte metha-inĩ makĩaria, amwe magĩkena na makĩgĩa na ngwatanĩro njega ya mĩario. Mũno mũno maũndũ ta maya mekagwo kambuni-inĩ kũrĩa aruti arutithania a wĩra maheagwo kanya ga kũmenyana na kinyi kana kũmenyana nao mũno, tondũ rĩrĩa mũraruta wĩra mũtikoragwo na ngwatanĩro njega ya kwaranĩria ũmwe kwa ũmwe, na nĩkĩo gwĩ kambũni nyingĩ gwakinya nĩ mathaa mangĩ kana gwa kahinda karaya mwarĩkia wĩra, nĩ ĩmũheaga kanya mũgaikara thĩ mũkerwo mwaranĩrie, mũhingũranĩre ngoro na nĩgetha kambuni ĩgakũra hatarĩ na ũmenano wa aruti a wĩra. Nĩ ũndũ nitũkoragwo ũtũgĩrĩtio mũno mabũrũri ma nja no bũrũri ũyũ witu wa Kenya nĩ ũronania ona ũndũ ũyũ nĩ ũroka ũkĩingĩraga makĩria.

Macini ĩno ĩrĩa ĩtagwo ATM nĩ ĩrĩa ĩtũmĩragwo kũruta mbeca bengi ũtekũingĩra bengi thĩiniĩ. Nĩ ĩkoretwo ĩgacarithĩtie wega bũrũri-inĩ ũyũ witũ tondũ to nginya ũingĩre bengi gũthiĩ kwara raini nĩgetha ũrute mbeca ciaku. To nginya ũthiĩ wonane na mũndũ wa bengi ũthiũ kwa ũthiũ nĩgetha ũrute mbeca ciaku. Ũthiaga ũkaingĩra kanyũmba-inĩ o gaka wĩ woika, ũkahihinya namba o fulani irĩa ũkoragwo ũhetwo nĩ bengi ci ciaku personal irĩa ũtaagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩonia mũndũ, na ũkaruta mbeca ciaku irĩa ũkwendaga. Nĩ macini iteithĩtie andũ mũno na itirĩ o taũni-inĩ tuu o wika, nĩ cingĩrĩte nginya matũũra-inĩ kũrĩa mashinani kũrĩa gũtarĩ na ũthii wa mbere mũnene, macini ici nĩ ũgũcikora. Nĩ iteithagia mũndũ mũno tondũ ona ihingũragwo nginya rĩrĩa kwĩna thigũkũ rĩrĩa bengi irĩkĩtie kũhinga. Ithiaga ũtukũ wothe ũtukũ ona mũthenya. Kumbe ona ingĩkorwo ĩrĩ thaa inyanya cia ũtukũ na nĩ ũgũbataraga mbeca ciaku cirĩ bengi, no kũingĩra haha na ũrute mbeca ciaku hatarĩ waagagu ona ũmwe.

Mbica-inĩ ĩno ĩronania tingatinga ya ũrĩmi, na nĩyo ĩroneka ĩkĩhe mĩmera maĩ, na tingatinga ici itũmagĩrwo mũno mũno kũrĩa gũkoragwo na kambũni, kana o mũndũ kĩũmbe wĩna mũgũnda mũnene ũkĩrĩte nginya ta ĩka ithano, ĩka ikũmi nginya ĩka igana rĩmwe, kũrĩa ũtangĩhota kwandĩka andũ aingĩ a gũka makĩhandaga, a kũrĩmĩra mĩmera yaku, kana gũitĩrĩria mĩmera yaku maĩ. Na macini ta ĩno ĩtagwo tingatinga ya ũrĩmi nĩyo ĩtũmĩkaga na njĩra nene kũrũta wĩra ta ũyũ, tondũ wa mbere nĩ raithi mũno ũrabatara o mũndũ o ũmwe tũ, ũrĩa ũkũhota gũkorwo agĩtwarithia tingatinga ĩno, wa keerĩ, nĩheaga maĩ, kana nĩĩrĩmagĩra mĩmera yakũ narua mũno na njĩra nene mũno, ndũgũbatara mathaa maingĩ gũkorwo ũitĩrĩirie mĩmera yakũ maĩ ĩka ona cigana, tondũ tingatinga ĩno nĩĩhiũhaga mũno, ĩtũmagĩra o magũta, nayo magũta maũ matitũmĩkaga na njĩra nene makĩria.

Rĩrĩa ndona mbica teno, nĩ ĩngenagia mũno tondũ nĩ yonanagia atĩ ũrĩmi wa thikũ ici tito ũrĩmi ũrĩa wa tene. Ũrĩmi wa tene, andũ mahandaga mbembe, mageterera mbura, magaitĩrĩria maaĩ na magacoka magekĩra thumu, na rĩrĩa mĩmera ĩmwe yaga gũkũra no gũteyo yateagwo ĩgateyanĩrio nakũu, ĩrĩa yakũra ĩyo nĩyo yatũmĩkaga na kũngĩahandirwo mbembe ona ĩka ta ikũmi, nĩwakoraga kwĩ icigo mbembe itanahota gũkũra wega. No kwa ihinda rĩrĩ, nĩ kũrĩ ndawa ciuthundũkĩ, cithundũrĩtwo nĩ kambuni nyingĩ, ndawa ici wathiĩ waitĩrĩria mũmera-inĩ waku, ũkũraga na njĩra nene, okorwo wahanda ĩka ta igĩrĩ ũgaikara ũkĩmenyaga atĩ hĩndĩ ya magetha makinya ũga, ũka,ũ, hĩndĩ ya magetha makinya, ũka harvest o ĩka icio igĩrĩ. Na nĩkĩo ndawa ĩno ĩtũmĩkaga na njĩra njega, ya gũkũria mĩmera itũ no wega.

Rita rĩa mbere kũgetha mbembe tũgĩcoka tũkĩoya mabebe mau mothe ma mbembe tũkĩmaiga handũ hamwe, nĩgetha rĩrĩa riũa rĩkaara ng'ombe ikona gĩa kũrĩa. Warĩ ũndũ tuonaga wĩ wa magegania, warĩ ũndũ tuonaga wĩ wa raithi, no rĩrĩa twaingĩrire mũgũnda kũruta wĩra ũcio nĩ twonire warĩ wĩra wa mĩnoga mũno. Ta niĩ mwene nĩ ndanogire mũno gũcokereria mabebe mau mothe o handũ hamwe, nĩgetha matikarĩo nĩ mũthũa, kana marĩo nĩ tũrĩa nĩme tũrĩa tũkoragwo kũrĩa tĩĩri-inĩ. Nĩ wĩra ũru twĩkaga na njĩra nene, na nĩ wĩra mũritũ mũno makĩria. Kũgetha mbembe gwĩ gĩkeno mũno kwĩ mũhandi, no kũrĩ aruti a wĩra nĩ wĩra wĩ mĩnoga mĩingĩ kũgetha mbembe o ĩmwe kwa ĩmwe mũgĩikagia ngũnia. Ti ũndũ mũhũthũ no nĩ kĩndũ kĩega, tondũ nĩ kĩrehaga maciaro thĩiniĩ wa mũtũrĩre witũ.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩ tũkũragia kana nĩ tũhotaga kũiga ng'ombe na njĩra nene tondũ nĩ tũkoragwo tũĩ bata wa iria. Nĩ kũrĩ nginya kambuni nyingĩ ikoragwo ithiũrũrũkĩire matũra maitũ madĩri kũrĩa tũhotaga gũtwara iria kũu. Ta rĩu gwitũ kwene nĩ tũrĩ ng'ombe nyingĩ mũno tũciigĩte ti ũndũ wa nyama, tũciigĩte nĩ ũndũ wa iria. Tondũ iria rĩrĩ warĩtwara dĩri o mũthenya o mũthenya, mũico wa mweri wa kinya, nĩ ĩkũrehagĩra baita nene mũno na makĩria. Nĩ tũkoragwo tũciakĩire ciugũ njega, ha gũkoma, ha kũũrũra na harĩa ĩrathiĩ gũkamĩrwo iria rĩu. Na ng'ombe enyewe nĩ ĩiguaga ĩkenete mũno rĩrĩa we wamĩrũmbũiya wega ĩngĩkorwo nĩ ĩrahota gũkorwo ĩgĩkũrehera baita o mweri kana o mũthenya o mũthenya. Nĩ njĩra ĩkorago ĩkumĩtio mũno nĩ rũrĩrĩ rwa agĩkũyũ mũno mũno nĩ ũndũ wa iria. No ũngĩthiĩ kwa ndũrĩrĩ ingĩ, nĩ ũkoraga maigĩte ng'ombe ta Maathai no mũno ti cia iria nĩ cia nyama. No ithuĩ agĩkũyũ tũcigaga mũno mũno nĩ ũndũ wa iria.

Rĩrĩa ndona mbica ĩno, nĩ ndaigua ndakenio mũno nĩyo, tondũ nĩ kuonithania atĩ andũ nĩ mendete wĩra wa ũrĩithia. Na icigo irĩa ikoragwo na mĩgũnda ĩrĩa nene, ng'ũndũ irĩa cikoragwo na ĩĩka nyingĩ nyingĩ, na nĩ kuuraga mbura, ng'ombe cia mwena ũcio nĩ ikoragwo ikĩruta wĩra mwega. Na kĩrĩa kĩangenia mbica-inĩ ĩno, hatirĩ handũ ng'ombe ĩigĩtwo atĩ mũrĩithia nĩ egũthi kũmĩtuĩra nyeki, kana amĩtuĩre thaara, kana amĩtemangĩre mĩramba nĩgetha ĩhote gũkorwo ĩkĩrĩa. Ng'ombe yenyewe, ĩhingũrĩirwo rũcinĩ, yaingĩra kũu thĩiniĩ nyeki-inĩ, ĩrĩre, na maaĩ maigĩtwo o kũu, gwakinya hwainĩ ng'ombe ĩgacokio. Wĩra ta ũyũ nĩ ũkoragwo wĩ wa raithi makĩria, tondũ mũrĩithia wĩra wake no kũrora ng'ombe, ndĩgagĩthi kwene, na ndĩkarĩe kĩrĩa gĩtagĩrĩire, no ti gũtuĩra ng'ombe. Ũgakora wĩra ũyũ nĩ wa raithi makĩria, na nĩ ũndũ mwega mũno.

Rũgano rwakwa rwĩgiĩ mbica ĩno nĩ gũkorwo atĩ niĩ nĩ ngenagio mũno nĩ ũhoro wa ũkũria wa indo mĩgũnda-inĩ. Tondũ indo irĩa nyingĩ tũrĩaga itakoragwo na chemical cikoragwo ciumĩte mĩgũnda-inĩ. Kũhanda mbembe kana kũhanda mboco ti wĩra mũritũ, tondũ wetagĩrĩra mbura yure, ũkahangĩra mũgũnda, ũkaũharĩria wega, ũgacoka ũgekĩra mbembe ciaku kana ũgekĩra mboco ciaku. O mĩeri ona yakinya, ũgathiĩ ũkagetha wĩ mũkenu. Nĩ citeithagia gũkorwo atĩ gũtirĩ na ng'aragu thĩiniĩ wa nyũmba yaku. Na nyingĩ ũkona gũtirĩ na ng'aragu thĩiniĩ wa bũrũri. Ona ĩngĩkorwo mboco icio ndwĩhota gũcirĩa ciothe, wathiĩ kwendia nĩ ũgĩaga na ũboco waku, ũkona ũndũ ũyũ nĩ wakũrehera maũndũ mega. Ũhandi ndikuona he mũndũ ũthũire no anga nĩ ũndũ wa mĩnoga. No yakinya ni kũgetha, ũndũ ũyũ nĩ ũhotaga gũgũteithia mũno na makĩria.

Kĩndũ gĩkĩ ndona tarĩ bataraitha ĩraitĩrĩrio thĩiniĩ wa mĩmera, nĩ ũkoragwo na ũguni mũnene mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ-inĩ rwitũ. Tondũ hĩndũ ĩno cia thikũ ici to nginya weterere thumu wa ng'ombe o ĩyo kana wa mbũri kana wa ngũkũ, nĩgetha ũthiĩ wĩkĩre mĩmera-inĩ yaku. Ũrĩa gwĩkagwo ũthiaga nduka ũkagũra bataraitha ĩrĩa ĩkoragwo na hinya mũno wa gũkũria mũmera ũcio. Na nyingĩ hinya mũnene mũno wa kũrũa na tũtaambi tũrĩa tũkaga kũrĩa mĩmera yaku. Ũgakora atĩ nĩ wahanda mbembe, na ĩgĩkinya atĩ nĩ hĩndĩ ya kũgetha, ũkagetha ũkenete, tondũ ũkagetha mbembe noru na mũno makĩria.

Ndona mbica ĩno nĩ ndĩrona hena nũgũ ĩtagwo therũ. Kwĩ nũgũ mĩthemba mĩingĩ ya nũgũ no tũnũgũ tũtũ twĩtagwo therũ, nĩ tũnũgũ twendete mũno gũikara gĩcigo gĩa gatagatĩ. Na thĩiniĩ wa kaũntĩ ta ya Mũranga, therũ ici nĩ igiaga arĩmi mũno makĩrĩa, tondũ kĩrĩa gĩothe mahanda therũ ciũkaga kũrĩa. Na ũndũ wa kũgegania nĩ atĩ therũ ndĩtigagĩra mũtumia, ciĩtigagĩra tu athuri na ngui no itihotaga gũĩtigĩra atumia. Nĩ ithũkangagia mĩmera mĩingĩ mũno, na rĩrĩa mũtumia amĩingata therũ nĩ kũmũthekagĩrĩra ĩmũthekagĩrĩra, no rĩrĩa yaingatwo nĩ mũthuri nĩ kũra yũraga. Nĩ njega tondũ nĩ icokaga gũtũrehera atalii arĩa makoragwo moumĩte nyanjara nyingĩ gũka gũkũ bũrũri-inĩ gũciona. No rĩrĩa ciarekererio nĩ kambuni ya KWS nĩ ihotaga gũthũkangia mĩmera mĩingĩ mũno, na arĩmi makarĩra na kĩrĩro kĩnene mũno makĩria.

Mbica-inĩ ĩno nĩ ĩronania hena mũthuri ũrangĩte metha igũrũ, aronekana taarĩ thitima arathondeka. Ngwĩciria ũyũ nĩ bundi wa thitima. Thitima ti kĩndũ we mwenyewe ũngĩhota gwĩthondekera ĩngĩkorwo ndũthomeire wĩra ũcio. Nĩ ũkoragwo wĩ wĩra very risky kana mũũru mũno, ĩngĩkorwo nĩ ũgũthiĩ kũhutahutia thitima na ndũthomeire kothi ya ũthitima. Guo twanaigua nginya ma rendio-inĩ na TV-inĩ andũ aingĩ mathiĩte kũhutia thitima kana mathiĩte gũthondeka thitima, matarĩ na ũmenyo, ĩgacoka ĩkamoraga. Andũ aingĩ nĩ metaga mabundi matũra-inĩ arĩa makoragwo mathomeire wĩra ũyũ makamathondekera thitima, na ĩgakorwo nĩ ya kuona o wega hatarĩ any mĩhĩngĩca.

Mbica-inĩ ĩno nĩ ĩronania mũndũ tarĩ wa bucĩrĩ ũratemanga mahĩndĩ, ũndũ ũyũ thĩinĩe wa rũrĩrĩ-inĩ rwitũ kahinda kahĩtũku twatũmagĩra ithanũa kana rũhiũ rwarĩ rũnene mũno twoyaga ihĩndĩ rĩu rĩa ng'ombe tũkarĩigĩrĩra mbaũ-inĩ ũgacoka ũkarĩtema no kwa mahinda maya nĩũndũ wa tekinorojĩ ĩrĩa yũkĩte ũthiinĩ wa nambere ũrĩa ũkĩte kwa ihinda rĩrĩ tũtitũmagĩra banga kana ithanũa twoyaga macini ĩno ũkahĩtũkĩria ihĩndĩ rĩaku hau rĩgatũĩka nĩ rĩagũtemangwo wega o makĩria ona ũngĩthĩe ũtherũkie thubu na mahĩndĩ maya gũtirĩ hĩndĩ ũngĩmeria kahĩndĩ karĩa gatũrirwo ũũru nĩ ithanũa tondũ macini-inĩ ĩno ĩthĩaga ihĩndĩ weega ĩtegũtigia tũhĩndĩ tũrĩa tũnini tũngĩhota gũkorwo atĩ nĩtũgũkũrehera ũgwati thĩĩnĩe wa mũĩrĩ waku.

Mbica-inĩ ĩno nĩ ĩronania andũ mabangĩte raini-inĩ na harĩa mbere ya raini yao hena mũtabania kana mũndũ ũrĩa ũrahota kũmerethera ũrĩa mekũingĩra. Na ingĩcũthĩrĩria wega tondũ maitho makwa makĩrĩ macamu, nĩ ndĩrona ta maraingĩra rũhonge rũmwe rwa gĩthirikari rwĩtagwo KRA nĩruo rwa kũrogota mbeca kana kũrogota igooti thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya. Mũno mũno kambuni ta ici kana rũhonge ta rũrũ rwa thirikari, andũ magĩthiĩ kũingĩra gũtikoragwo na raini nene mũno, no gwakinya mweri wa gatandatũ mũico mweri ũcio ũgĩthiĩ gũthira, nĩ maingĩhaga mũno mũno makĩria, tondũ nĩguo ithabu rĩa gĩthirikari rĩkoragwo rĩkĩhingwo mũthenya wa mweri ũcio. Andũ aingĩ nĩ mabangaga raini tondũ akenya aingĩ matengeraga rĩrĩa gwatuka.

Rĩrĩa ndona mbica teno nĩ ĩrangenia tondũ nĩronania hena mũndũ ũrũgamĩte harĩa mbere, ahana tarĩwe ndagĩtarĩ, kana nĩwe wĩna ndeto arahe andũ maikarĩte thĩ, na andũ aya maikarĩrte thĩ nĩ maronekana tiandũ maimĩte mataũni-inĩ, nĩandũ maimĩte icigo iria itarĩ theremu makĩria, na rĩmwe kwa rĩmwe thirikari nĩ ĩtabanagia magongona tamaya harĩa ĩtaga ndagĩtarĩ, ĩkamera maingĩre kũrĩa macinani thĩinĩ, íĩhote gũthomithia andũ nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ, tarĩu kwa ihinda rĩrĩ nĩ ĩtũmĩte andũ aingĩ magoka kũthomitho ũhoro wĩgie porio, harĩa mwana agĩrĩirwo kũheyo porio nĩgetha ndagakũre ena maũndũ matarathiĩ wega thĩinĩ wa mwĩrĩ wake, nĩ maũndũ makenagia andũ mũno, tondũ nĩ mataro mokaga kũrehe icagi-inĩ kũrĩa tũhotaga gũkorwo onaithuĩ tũkĩigwa tũrĩ andũ onangĩkorwo tũtitheremete wega kĩmũtũrĩre.

Ũmenyo ũrĩa ũngĩkorwo nagũo nĩgetha ũkorwo atĩ nĩũkũhanda mũmera waku wega kana ũhande mũtĩ waku wega, no gũkorwo atĩ wĩna ũmenyo ota ũcio ũgakorwo atĩ ndũraruta mawĩra ta maya ũtekũmenya ũrĩa marutagwo. Wakeerĩ, no nginya ũkorwo na kĩgĩna kĩa mbeca cihana ona cigana, nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩgũra mbegũ cia kũhanda mũtĩ ũcio kana mbegũ cia kũhanda mũmera ũcio ũrenda. Kwa mahinda maya andũ aingĩ nĩmathondekaga kĩndũ tũĩtaga na gĩthũngũ greenhouse harĩa mũmera ũcio ũraũthingira nĩgetha tũrĩa nĩme kana mĩrimũ ĩrĩa ĩnyitaga mĩmera ĩyo ndĩkahote gũka gũtoria mĩmera ĩyo, na nĩgetha ihinda rĩa kũgetha rĩakinya ũgakorwo na magetha magakũrehera bainda nene thĩiniĩ wa mũtũrĩre waku.

Thĩ -inĩ wa rũrĩri-inĩ rwitũ tũtiĩtĩkitie no tuthiĩ thoko tũgũre mboga kana nyeni cia kũria tondũ rũrĩrĩ rũrũ rwitũ nĩtũkoragwo na ngũndũ nene mũno. Andũ aingi a agikuyu hau hao nja nĩ makoragwo mahandĩte spinanji, magakorwo mahandite mboga kana nyeni iria gwakinya hwainĩ arĩthĩ atue arĩa, kĩndũ arĩthiĩ kũgũra ndukai ĩ no kamũtu ka ngima. ũndũ ũyu nĩkoragwo ũkumĩtio thĩĩniĩ wa rurĩrrĩ rwa Agĩkũyũ tondũ wa mbere nĩ tĩri mũnoru, wa kerĩ twina ng'ũndũ njega na maaĩ nĩ kwa wũingĩ mũno makĩria, ũgakora o nyũmba o nyũmba hau nja matiraga handũ hena kamũgũ da kanini ya kũhanda nyeni mboga kana indo ta icio.

Gũtwarithia mũithikiri ndũkoragwo wĩ ũndũ wĩ raithi, tondũ wambere onakorwo mũithikiri nĩ ũgũthiĩ onokorwo mũithikiri nĩũkũonio harĩa mbũreki ĩrĩ, ona akorwo mũithikiri nĩũkuonio harĩa matanga ma mũithikiri marĩ, nonginya ũrĩcaria kĩndũ tũĩtaga balancing. Balancing nĩ kũiganania barabara-inĩ nĩũndũ wa mũithikiri ũcio, tondũ mũithikiri wĩ magũrũ merĩ na kũĩiganania barabara nĩ ũndũ mũritũ mũno, ti ta ngari ĩ magũrũ mana harĩa atĩ waingĩra ngari-inĩ wonio gĩkĩ nĩ gĩbara na ũũ na ũũ na ũũ, nĩũkũhota gũthiĩ onakorwo nĩ ũgũthiĩ o kahora. Mũithikiri no nginya ũhote gũkorwo wĩna balancing, na nĩgetha mũndũ abundithio mũithikiri ũyũ wega no nginya athiĩ handũ kĩharo-inĩ, handũ hatarĩ na andũ aingĩ, handũ hatarĩ na mĩithikiri mĩingĩ, handũ hatarĩ na nyũmba nyingĩ, kana handũ hatarĩ na ũgwati mũnene, ebundithĩria hau kĩharo-inĩ wega, onakorwo nĩ ekũgwa nĩ ekũmenya gũtwarithia mũithikiri.

Ndona mbica ta ĩno ndĩrona ĩno tarĩ wadi kũrĩa andũ kana atumia maigĩtwo arĩa marĩkia kũheo ciana. Thibitarĩ nyingĩ nĩirĩ maũndũ ta maya haria warĩkia kũheo mwana handũ ha kwĩrwo ũinũke no nginya ũgaikara thibitarĩ ĩyo thikũ ta igĩrĩ kana ithatũ nĩgetha ndagĩtarĩ akorwo athuthuria wega mu mũgĩma ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mwana na ũgima mwega wa mwĩrĩ waku nĩgetha rĩrĩa ona hatirĩ na handũ hena gathĩna ka mwana kana gathĩna gaku, akamũhe rũtha rwa kuinũka. Mbica-inĩ ĩno nĩĩronania nginya kũu igũrũ kũigĩtwo n neti cia mosquito rũiciarũmuru nĩgetha andũ matigakĩrĩo nĩ rwagĩ tondũ rwagĩ rũrũ nĩruo rũrehaga mararia mĩtũrĩre-inĩ itũ.